Tebutiet ni bo sabeet ko tebutiet nebo kamanut eng borororiet ak emet komugul netai ko kinet sigik agobo kamanut nebo somanet nebo lagook nebo aeng ko kecheeer sigiik kineet lakwet anan lagook tekisto ak atebeet ne nyalunaat en emeet nebo somok komuut sigik kanisa lagook koyetunen kanisa nebo angween kinaisejii mwalimuinik ak sigiik konai kole kibangengei ko kimnatet nebo aeng ko kotonon borororiet tugul ako rib lagook ak sigiik chaang maimuchei gei nebo muut ko kogil mwalimuinik lagook ak konet kobuun muguleldweek kwaak.